Matũũra makwa nĩ gũkoretwo gũgĩcenjacenjia rĩera, na nĩ kũhutĩtie mũno mũno mĩtaratara yakwa ya ũrĩmi, tondũ kwa mũhiano niĩ ngoragwo ngĩhanda kuuma mweri wa ĩna, nginya mweri wa ĩtano, no rĩu kĩmera kĩrĩa tũrĩ thaa ici, mbura nĩ ĩrakorwo ĩgĩcererwo kuura na ĩgakorwo ĩkĩha ĩkiura ta rĩu kuuma mweri wetandatũ. Ũyũ nĩ ũndũ ũratũma mũndũ acererwo nĩ kũgetha tondũ nĩkũhanda tondũ he kahinda specific karĩa ta rĩu mbembe kauntĩ-inĩ ya Nyandarua ibatiĩ gũkũra nako, na rĩu rĩrĩa mbura yacererwo nĩ cigũcererwo nginya gũkũra, noyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩria ng'aragu, oho mĩtaratara ya ũrĩmi ĩhutĩtio ũũ atĩ, rĩrĩa mbura yacererwo ng'ombe nĩ ikoragwo na ng'aragu tondũ gũtikoragwo na nyeki, na ũyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩra nginya ng'ombe kwaga irio, oho rĩrĩa mbura yaura tene, nĩ ĩkoraga arĩmi mateharĩirie na mbegũ na gũtũma ĩmahĩtũke ũguo tondũ matiĩbangĩte, ona rĩngĩ no makorwo matiharĩrĩirie mĩgũnda, matihũrĩte ndawa, na koguo rĩrĩa rĩera rĩacenjacenjia nĩ kũhutagia ũrĩmi, na njĩra ngũrani ngũrani na nginya rĩmwe gũcũngĩrĩra hathara.

Ũgarũrũku wa rĩera ũhutĩtie mahiũ makwa na njĩra ya atĩ, rĩrĩa mbura yakorwo ĩgĩcererwo kuura, nyeki nĩ ĩkoragwo ĩkĩũma, na gũtũma ng'ombe ikaga irio cia kũrĩa, na ũyũ nĩ ũndũ ũtũmaga nginya ng'ombe imwe ciremererwo, na ci ũndũ ũyũ nĩ ũcũngagĩrĩra ng'ombe ici gũkua. Rĩrĩa rĩera rĩagarũrũka, oho rĩrĩa kwaga mbura kana riũa rĩara mũno, nĩ gũkoragwo na ng'aragu, na ng'ombe imwe nĩ ciagaga hinya nginya imwe cigakua, naũyũ nĩ ũndũ ũrehaga hathara nene kũrĩ mahiũ, oho i mean kũrĩ kũrĩ mũrĩmi wa ng'ombe. Oho rĩrĩa mbura ta rĩu yaura nyingĩ kana yaura ya mafuriko, nĩ ĩkoragwo ĩgĩkunĩkĩria nyeki, na ũyũ nĩ ũndũ oho nginya ũcũngagĩrĩria ng'aragu, tondũ ng'ombe itikoragwo na irio cia kũrĩa, tondũ rĩngĩ nyeki ĩyo nĩ yakuo nĩ maĩ, na nĩ ĩkuoya kahinda rĩngĩ kanene ga gũkũra. Koguo ũyũ nĩ ũndũ ningĩ ũcũngagĩrĩra ũcũngagĩrĩra ng'aragu kũrĩ ng'ombe na gũcũngĩrĩra ng'ombe gũkua kana kwaga riri, na nginya kwaga kũruta iriia. Koguo rĩrĩa rĩera rĩagarũrũka, nĩ rĩhutagia mũno mũno mĩhang'o yakwa ya ũrĩmi na na mũno mũno mbura rĩrĩa yacererwo tondũ nĩ gũkoragwo na ng'aragu.

Kwaraha maĩ mĩgũnda, nĩ gũtheremete mũno matukũ maya, aah hũranaga na njĩra ya kũiga mahiga mĩtaro-inĩ, ta rĩu angĩkorwo nĩnyenjete mĩtaro mĩgũnda-inĩ yakwa, nĩ njĩkaga atĩ nĩ njigaga mahiga ta rĩu mĩico-inĩ nĩgetha kũgirĩrĩria tĩri gũkuo nĩ maĩ maya rĩrĩa maraha. Oho nĩ hũranaga na kwaraha kwa maĩ mĩgũnda-inĩ na njĩra ya kwenja mĩtaro mĩriku, ta rĩu ngakorwo ngĩenja mĩtaro mĩriku biũ nĩgetha maĩ handũ ha kwaraha kwaraha mĩgũnda-inĩ magakorwo makĩingĩra mĩtaro-inĩ ĩyo, noguo nĩ kũgirĩrĩria kwaraha kwa maĩ mũgũnda-inĩ, na koguo mĩmera ndĩkoragwo ĩgĩthũka na njĩra nene. Oho nĩ hũranaga na kwaraha kwa maĩ na njĩra ya kũinamania kana kũrĩma kũndũ kũrĩa kũinamu, tondũ kũndũ kũrĩa kũinamu nĩ gũkoragwo gũkĩrekereria maĩ ũkĩringithania na kũndũ kũrĩa gũ flat i kana kwaraganu. Koguo rĩrĩa ndeka ũũ nĩ hũranaga na kwaraha kwa maĩ, na ngacũngĩrĩria kwaga gũthũkangio kwa mĩmera ĩrĩa ngoragwo handĩte mĩgũnda-inĩ yakwa na kũgirĩrĩria hathara.

Mogarũrũkũ ma rĩera ma ica ikũhĩ mahũtitie mĩhango yakwa ya ũrĩmi ũũ atĩ nĩngoragwo ngĩrĩgĩrĩra mbũra ya mũrĩngo nĩgetha ngorwo ngĩhanda ĩrĩo ciakwa mũnomũno mbembe rĩrĩa kwagĩa na mogarũrũku ma ũrĩmĩ nĩũkoraga ta rĩu mbũra nĩracererwo kũũra na ihĩnda rĩrĩa tũkoragwo twirĩgĩrĩire mbũra nĩikũra kũma mwerĩ wa ĩna ngĩna wa ĩtano nĩgũo tũkoragwo twĩ harĩĩrĩe kũhanda mĩmera itũ kwa ũgũo mbũra yakorwo atĩ nĩyacererwo kũra nĩgũkoragwo múũdũ níĩkoragwo akĩ agĩkorwo agĩcererwo kũgetha no kũhanda no nĩundũ ũcũngagĩrĩra ng'aragu nene ngĩna kũrĩ andũ tondũ ũrĩa mũndũ acererwo nĩ kũhanda nogwo aceragĩrwo nĩ kũgetha oho mógarũrũkũ ma rĩera ta rĩu ng'aragũ nĩ ĩhutĩtĩe ng'ombe tondũ rĩríĩ kwagíĩ na wagĩ wa mbũra ng'ombe ĩtĩkoragwo na nyeki njĩgani ya kũrĩa na ũũ nĩ úũdũ ũtũmaga cĩgĩe na ng'aragũ na cikaga kũrũta iria na rĩrĩa ng'aragũ yaneneha nĩtúũaga ng'ombe ngĩna rĩmwe cikorwo cĩgĩkũa na ũyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩria hathara nene hari arĩmĩ kwa ũgũo mũgarũrũku ma rĩera either mbũra kũra nene kana kwaga rĩũa kwaga kwaga mbũra nĩũrehaga hathara nene kũrĩ arĩmĩ.

Mathĩna marĩa manene na makĩrĩa marĩa matũrigicĩirie, marĩa hũranaga namo mũgũnda-inĩ wakwa nĩ waagi wa mbura. Ũũ nĩ ũndũ mũnene ũrĩa hũranaga naguo, tondũ rĩrĩa mbura yaaga nĩ ĩtũmaga njererwo kũhanda, kana ona nginya mĩmera ĩrĩa rĩngĩ ingĩkorwo handĩte yage gũkũra na njĩra nene. Na ũyũ nĩ ũndũ ũrehaga hathara nene kurĩ mĩtaratara kana mĩbango ya ũrĩmi. Kogwo rĩrĩa mbura yakorwo ĩgĩcererwo kuura, nginya mĩmera ĩrĩa handĩte nĩ ĩkoragwo ĩkĩuma. Na ũyũ nĩ ũndũ nginya oho ũrehaga hathara nene mĩhang'o-inĩ ya ũrĩmi. Oho, mbura yacererwo kuura nĩ gũkoragwo na magunyũ maingĩ, tondũ onamo matikoragwo na gĩa kũrĩa. Na ũguo nĩ mavamiagĩra irio na njĩra nene, na mũrĩmi akoragwo agĩkorwo atĩ no nginya akorwo angĩhũthĩra ndawa cia ũrĩmi mĩgũnda-inĩ yake nĩ getha kũnyihia igunyũ ici na njĩra nene. Kogwo rĩrĩa mbura yaga kuura nĩ ĩrehaga mathĩna maingĩ, na ũndũ ũyũ nĩ ũbatiĩ kũrorwo na njĩra nene tondũ, tondũ mbura yaaga andũ nĩ mabatiĩ mamenye ũrĩa mangĩka..

Mwaka ũyũ mbura ya mũringo nĩ ĩrakorirwo ĩgĩcererwo mũno nĩ kuura, ũũ nĩ ũndũ ũracũngĩrĩire gũkorwo atĩ, ngĩcererwo kũhanda, kũhanda mĩmera yakwa ya mbembe. aah Rĩrĩa he andũ ta rĩu gĩcigo-inĩ gĩakwa makoretwo makĩhanda mbembe, tondũ kwarĩ na ndariri mbura nĩ ĩkuura no ĩkĩaga kuura, koguo gĩcigo-inĩ gĩakwa he makoretwo makĩhanda mbembe, no nĩ ũndũ wacũngĩrĩire hathara nene, kũrĩ arĩmi, tondũ mbembe icio nĩ cirakorirwo cikĩũma nĩũndũ wa kwaga mbura. Mbembe nĩ mũmera ũmwe ũkoragwo ũgĩbatara ũgĩbatara mbura na njĩra nene mũno kũũ mũno mũno rĩrĩa mbeme ĩrakorwo ĩgĩkũra kuuma tĩri-inĩ, koguo rĩrĩa yaga mbura, nĩ ĩkoragwo ĩkĩaga gũkũra wega, na ũũ nĩ ũndũ ũrehaga hathara nene kũrĩ arĩmi a irio icio. Oho, rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩaga mbura, kĩhonia kĩrĩa njarĩtie, nĩ wenji wa marima ma maĩ. aah Maĩ, marima rĩrĩa makorwo makĩenjwo, nĩ mũndũ no akorwo akĩhũthĩra njeti nĩgetha mĩgũnda ĩkorwo ĩkĩona maĩ ona rĩrĩa mbura yakorwo atĩ ona ndĩnaura kana yacererwo kuura.

Njĩra ĩrĩa hũthĩraga ũrĩmi-inĩ wakwa nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda wakwa nĩ waikara wega, nĩ ũhoro wa kwenja mĩtaro mĩriku mũgũnda-inĩ wakwa. aah Rĩrĩa ndakorwo ngĩenja mĩtaro nĩngoragwo ngĩgirĩrĩria kwaraha kwa maĩ mũno mũno rĩrĩa mbura ĩnene mũgũnda-inĩ wakwa, na koguo mĩmera ndĩkoragwo ĩkĩ ĩkĩthũkangio rĩrĩa mbura ĩnene. Oho rĩrĩa mbura ĩnene na rĩngĩ ngorwo nĩmĩte kũndũ kũinamanu, nĩ ngoragwo ngĩ ngĩiga tũmahiga ta rĩu mũico-inĩ wa mũgũnda, nĩgetha kũgirĩrĩria mĩmera gũkuo nĩ maĩ, kaingĩ kaingĩ rĩrĩa mbura ĩnene. Oho, njĩra ĩrĩa hũthĩraga nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda wakwa nĩ waikara wega, eeh nĩ kũrĩma kũndũ kũinamanu. Kũndũ kũrĩa kũinamanu mũno gũtikoragwo gũkĩiga maĩ na njĩra nene kana mĩgũnda ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩkĩrekereria maĩ, no nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩra kwaga kwaraha, na kũnyihia hathara ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩrio nĩ kwaraha kwa maĩ mĩgũnda-inĩ yakwa, koguo rĩrĩa ndakorwo ngĩrĩma kũndũ kũinamu, nĩngoragwo ngĩgirĩrĩria kwaraha na kũgirĩrĩria hathara.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra ũrĩmi-inĩ wakwa nĩ getha gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda wakwa nĩ waikara wega, nĩ njĩra ya kũrĩma kũndũ kũrĩa kũinamanu. Mũno mũno harĩ ũrĩmi-inĩ wa mũcere, harĩ ũrĩmi-inĩ wa irio ta mbembe nĩ ngiragĩrĩria, nĩ avoidaga mũno kũrĩma kũndũ kũrĩa kwaraganu, tondũ kũndũ gũkũ nĩ gũkoragwo gũgĩkorwo na kwaraha kwa maaĩ na njĩra nene, na ũyũ nĩ ũndũ rĩmwe ũcũngagĩrĩra mĩmera gũbutha, na gũcũngĩrĩra kwaga kwa maciaro mega. Kogwo ĩno njĩra ya kũrĩma kũndũ kũrĩa kũinamanu nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa hũthĩraga, mĩhang'o-inĩ yakwa ya ũrĩmi. Oho, ũndũ ũrĩa ũngĩ njĩkaga nĩ ũhoro wa kwenja mĩtaro mũgũnda-inĩ wakwa. Ũyũ nĩ ũndũ ũgiragĩrĩria maaĩ kwaraha mĩgũnda-inĩ, na kũnyihia hathara iria ingĩcamania nacio mĩhang'o-inĩ yakwa ya ũrĩmi. Oho, nĩ ngoragwo ta rĩu okorwo ndĩrarĩma kũndũ kũinamu ngĩiga tũmahiga mĩico-inĩ, nĩ getha kũgirĩrĩria tĩĩri gũkuo nĩ maaĩ rĩrĩa mbura ĩĩ nene. Kogwo, njĩra ici ithatũ nĩ njĩra iria nene mũno hũthagĩra nĩ getha kũgacĩrĩria ũrĩmi wakwa mũgũnda-inĩ wakwa.

Njĩra iria cia kũmenyerera mĩgũnda iria irahũthĩrwo nĩ arĩmi kũrigĩrĩrĩa gũthũkangio gwa tĩri, nĩ njĩra, ta rĩu rĩrĩa mbura yaraha, arĩmi nĩ makoragwo makĩenja mĩtaro mĩriku mĩgũnda-inĩ yao, nĩgetha kũgĩrĩrĩria maaĩ kwaraha mĩgũnda-inĩ ĩyo. aah Rĩrĩa makorwo makĩenja mĩtaro ĩno, nĩĩkoragwo ĩkĩrekereria maaĩ, mũno mũno rĩrĩa mbura ĩnene, no nĩ ũndũ ũrigagĩrĩria maaĩ kwaraha mĩgũnda-inĩ, na kũnyihia hathara iria arĩmi mangĩkorwo magĩcemania nacio, mĩgũnda-inĩ yao. Oho, njĩra ingĩ iria ihũthĩraga kũmenyerera mĩgũnda, nĩ njĩra ya kũiga, kana gũitĩrĩria thumu mĩgũnda-inĩ, kana mĩmera yao. Thumu nĩ wa mahiũ nĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩnyihia, ngarama ya bataraitha, na thumu oho nĩ ũkoragwo wĩ readily available kũrĩ arĩmi arĩa mena mahiũ, tondũ matikoragwo magĩcemania na ngarama ya kũgũra thumu ũkĩringĩthania na bataraitha. Oho, mũndũ nĩ ahandaga kũndũ kũinamo, kũrigĩrĩria mwaraho.

Moritũ marĩa arĩmi megeragĩra megiĩ maaĩ ma gũitĩrĩria mĩmera nĩ ati: mĩmera mĩingĩ ĩrĩa ĩbataraga gũitĩrĩrio maaĩ, rĩmwe mbura nĩ ĩkoragwo ĩkĩaga, na ũũ nĩ ũndũ ũtũmaga kũgie na waagi wa maaĩ nginya rĩngĩ mĩtaro-ini ĩrĩa arĩmi mangĩkorwo makĩruta maaĩ macio, nĩ getha makorwo magĩitĩrĩria maaĩ. Oho, nĩ gũkoragwo gũkĩaga andũ a gũitĩrĩria maaĩ maya mĩmera, na ũyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩria mĩmera kũma na njĩra nene mũno. Oho, no moritũ marĩa manene arĩmi macamanagia namo nĩ waagi wa mbura, tondũ mĩmera mĩingĩ ĩkoragwo ĩkĩrĩgĩrĩra mbura, nĩ getha ĩkorwo ĩgĩkũra. Kogwo rĩrĩa mbura yakorwo ĩkĩaga, arĩmi matikoragwo na maaĩ marĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra gũitĩrĩria maaĩ. Na ũyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩra hathara nene kurĩ arĩmi ngũrani ngũrani. Oho, arĩmi no mageragĩra moritũ ta rĩu ma wonekani wa maaĩ, tondũ amwe nginya matikoragwo na maaĩ ma kũnyua, na kogwo nginya ma gũitĩrĩria mĩmera.

Kũmenyerera maaĩ kũrĩ na maguni maingĩ mũno, tondũ rĩrĩa mũndũ akorwo akĩmenyerera maaĩ na njĩra ya kũmaiga ta reu matangi-inĩ, nĩ akoragwo akĩnyihia gũkorwo atĩ rĩrĩa gwakorwo gũtirĩ na mbura, mũndũ ũcio wamenyerera maaĩ no akoragwo na maaĩ ma kũhũthĩra, na ndakoragwo akĩgiyĩka na rĩngĩ maaĩ ma kũnyua, kana ma kũhe mahiũ, kana ma kũrĩma. Njĩra ĩrĩa nyendete mũno ya kũmenyerera maaĩ nĩ njĩra ya kũiga maaĩ matangi-inĩ rĩrĩa mbura ĩnene, kana rĩrĩa ndona kamweke ga kũiga maaĩ matangi-inĩ, nĩ ngoragwo ngĩanĩrĩria maaĩ matangi-inĩ tondũ nĩ ngoragwo na matangi maya manene manene biũ, na ngakorwo ngĩanĩrĩria maaĩ nĩgetha makorwo makĩhũthĩka rĩrĩa rĩngĩ mbura ya nyiha, kana rĩrĩa gũtarĩ mbura .Na koguo ũũ nĩ ũndũ ũteithagĩrĩria mũno tondũ ndikoragwo ngĩgiĩka hingo cioothe rĩrĩa gũtarĩ na maaĩ, kana rĩrĩa gũtarĩ na mbura. Oho nĩ menyagĩrĩra maaĩ mĩgũnda-inĩ na njĩra ya kwenja mĩtaro, na ũyũ nĩ ũndũ ũgĩragĩrĩria ta rĩu gũkuo gwa tĩri nĩ maaĩ, na ũyũ nĩ ũndũ ũndeithagia mũno mũno.

Njĩra iria ĩmwe gũthagĩra kũiga maaĩ na ũhoti, nĩ njĩra ya gũkorwo ngĩiga maaĩ matangi-inĩ. Rĩrĩa mbura yaura nene, nĩngoragwo ngĩanĩrĩria maaĩ, na maaĩ maya nĩmakoragwo magĩteithĩrĩria, tarĩu ngoragwo na matangi manene, na matangi maya nĩmakoragwo makĩ hold maaĩ maingĩ maingĩ mũũno, nakoguo rĩrĩa mbura tarĩu yanyiha, maaĩ maya nĩmakoragwo magĩteithĩrĩria, tarĩu nongũrwo ngĩhũthĩra maaĩ maya kũhe ng'ombe, kana kũrĩma namo, kana ona nginya nongorwo ngĩmahũthĩra kũnyua. Njĩra ino nĩ njega, tondo oho, herĩrĩa gũkoragwo na ng'aragu nene mũno narĩngĩ nongorwo ndĩna mĩmera handĩte mũgũnda-inĩ, maaĩ maya nĩmakoragwo makĩndeithĩrĩria, gũkorwo atĩ, nĩndamaiga, na mĩmera yakwa nĩyakorwo ĩkĩgĩa maaĩ nginya rĩrĩa gũtarĩ na mbura nene. Oho, mahiũ makwa nĩmakoragwo makĩnyua maaĩ maya rĩrĩa rĩngĩ kwĩna ng'aragu, na rĩrĩa gũtarĩ na mbura ya kũigana, nakoguo mahiũ makwa matikoragwo makĩgiĩka na kũrĩa mekuona maaĩ.